ore ele naa ormatundai. ormatundai ele oitobiraki. naa keji tenkarna soaso. ore enkipirta enye, kejitoi keidim ele matundai aisaidia pee eibooyo ena moyian naji cancer teniyieu nintobiru niok, ninyian ina nibol niok ninyia nena tokitin naa ekisaidia ashuk ina moyian e cancer.

Ore orjiriket naa kenpunye keokunyeki enkare teneneng na kelelek sii tumoto ,neaku inapidol ajo ore nkabilaritin na kenap ltoi kulieiljiriketi tonkoriongi nenap rkulie tolukuny, nenap rkulie aikunaki nejia aililio tonkaek naina pidol ajo kitumia nkabilaitin kumok tenkaraki ketumoi asioki na keneneng sii na keidim oltungani atanapa, nai neya distance nalakwa tenkaraki inanenengi enye.

Ore tenduata ai ore imbaa e biotisho o sesen loltung'ano naa keishaa naa ninye oyiolo, naa keifaa naa ninye olo alimu ajo inchi eikununo biotisho osesen lai, ashu injo, neaku ore tenduata ai meifaa pee eipang'ie likai tung'ani ashu sirkali yaani ilomon le biotisho e likai tung'ani aloo aipang'ie alo ainosaa, meifaa pi, neaku neija nanu aidim atejo meifaa pii.

Kekwet ltunganak tenkaraki ore enkwatata na keeta biotisho tiatuaosesn loltungani amu tenikwet nekenyu nintoki akwet na ekiponiki engolon nikintaa matejo active neaku inaoshi pidol ajo kekwet ltunganak kumok tenkaraki keyieu nipunguza nkiloi.

Ore ena naa esiai naake naipirita enkiremore, naa ore ena naa esiai idol ajo etuinishe ele tung'ani neun ilmatunda. Naa ore naake te esiai enkiremore naa keatai oshiake inyamaliritin pookin, inyamaliritin napaashari. Ore ena naa etuuno ele tung'ani ilmatunda nebulu, kale ore enooshi kata naake nalo akesisho, neimu kulo matunda lenyenak emoyian naje, neaku ninye ena.

Ore ena naa esiai enkiremore o mpuka. Naa ene tipat oleng' oleng' tenkaraki naa, ore iltung'ana, ore kila enkolong' naa lasima pee enyai impuka, teniyierishoi tenkang', neyieri impuka dama, neipotini impuka, neaku esiai e tipat ena, tenkaraki keisaidia, ore ninye ilairemok naa keisaidia meinotito impesai , neisaidiaa sii iltung'ana le area meinotito endaa tenkata oleng'.

Tenagira aing'or ena baye naa esiai enkurto torono oshi najing' ilchambai loo ilairemok einyal endaa enye. Kejing' ena kurto neiput neudiud neinyal tanaa sukuma ,tanaa enkapishi, neinyal metaaekure aa netipat naduo tokitin, neaku kaitadamu ajo keifaa pee eiko, ore ilairemok naa keifaa peing'oru eneiko pee eibooyo ena kurto pee meitoki ainyalaki indaiki enye.

Ore embae e dukuya nang'as aitaas ena kerai naa kang'ass arik sipitali meshomoiki ainguraa, neng'asi aipim ajo Kaa nyamali einoto eimu naa ina kikonya. Ore entoki e dukuya naa kashuku ena kerai nalotu airorie nanu makewan, nairorie naiadfais, eneiko peyie epaashare intokitin naijo nena.

ore tiapa naa kenyori apa enkitobirare ontokitin naaitobirieki esargam, tenkaraki naa ninye apa natumoyu teina kata. naa kelelek sii nemeeta siiduo, meyeiu siiduo engeno saapuk pee itumoki aitobira. bora akeyie metaa iyiolo aitobira ai model ina sargam nishetu taa taata entoki niyieu nishetunye ina sargab.

ore ena naa ebae naipirta enkibooroto enutai, iidim atooko kulo keek pee mitum pee mitum atunutayu enkata nimiyieu. kake iidim sii ake nintumia olikae shani oji. anaa tenilo mikituudi osindano, tenimiyieu niijoo kulo keek. eetae oloo lapaitin okuni ashu ilarin okuni nikunari naake nejia.aa enaa enikutaki oldakitari lino.

Ore tosipitalini kumok na tenilo na ilo aiger nkarn inonok ,ore pekindip oldakitari ataduare ,ore pekibolokini orbuku na ketii namba oshi nikinchori, na ekinchori oshi encard na ore pookin kata nishuko alo inasipitali na inakard inchooyo petumokinibaitau orbuku lino e laitodolu nchere ajo itaa inewueji oshi itii neaku metumoki oltungani atabolo ilo buku teneme iyie.

Ore embae nanarikino nias tene, naa ing'as aipotunye lelo tung'ana Impala enkisuma, nilo ore pee ilo aing'or enetabaiye te enkisuma o ewueji netaasishore to isiaitin enye. Ore ene dukuya ore tenewueji ena siai enkisuma nilo aingoru kulo tung'ana anaa ilmwalimuni lenye nioshoki esimu alo aoshoki esimu aning' tanaa esipa nchere keninye ilo anaa Mee ninye. Nintoki nidumunye nilo nioshoki lelo tung'ana opa otii ine wueji netaasishore isiaitin enye nataasie esiai, nioshoki sii ninche tanaake kesipa ajo ee nchere etaasishe ele tung'ani tenkapuni naje, terishata naje mpaka ena rishata.

Ore tiatua nkaulele ashu tiatua nkishu naa idol nchere kenyamal iltunganak ajo kingoru biotisho , ajo kingoru tiatua simui. Amu ore ene dukuya ,kekumok iwuejitin naa metumieki, metumieki network . Naa itum sii nchere ketii nkulie wuejitin naa kelakwaniki ildukai to , peno netum oltungani mpisai te esimu na ashu credit naidim ade aingurarie aa aa aingurarie kulo kiliku tiatua esimu enye , niaku kegol oleng.

Ore tenarishata na eteleleka amu teniyieu nikaikini lolan ambaka ewoi nitii naa indim ake ashomo atua esimu ino nilo enewueji naji watsapp niriwaki ilo tungani likingira ayaki lolan niriwaki e niriwaki inewueji nimanya, niriwaki ina location inewueji nitii nireu anaa ormesej amu tenebaiki neyiolou ilotungani ambaka ewoi nitii.

Ore ilolan oinyang'uni too inkwapi e boo naa keidim aimu inkoitoi naadori oleng', tenkaraki ore sii niche lelo tung'ana naa keata imbarakinot enye naasuju, pee etumoki airiuu lelo plan. Ebaiki teina saa nainyang'ua ai toki nekijokini ompaka nebaya esiana naje pee etumokini airiu. Neaku ore ewuen eitu inyang'u toki naa kesidai oleng' peyou niata eyolounoto ajo injo eikununo ena baye onji onji pee milotu naake anyamalu ake ingira aanyu olola lino.

Ore ene dukuya pii naa kang'ass ajoki ele tung'ani matapaliki tenkaraki naa Ina bae nataasie, naa tenkaraki naa nee teng'olokinoto kake ketalang'a iyiok. Ore ene are naa kao aibalakinye nchere meigil aikata toki naijo Ina aas, neaku pee kiendelea aas ake esiai tenebo nekiendelea aibung' olning'o lang' tenebo.

Ore ena siai naa enkiremore olchambai . Ee kiremi indaikin tiatua iwuejitin neepasha , naa kibelekenya ena siai tenkaraki ore embae nabo , naa ore ilairemok kumok naa enchan itegemea peetumoki ninche atuun indaiki enye , naa ore enaa eniyiololo nemesha toonkolongi pookin towuejitin nepashpasha olosho le kenya niaku ina pidol ore toonkulie katitin , keunisho ilairemok, ore toonkulie katitin , idol ajo megira aunisho naa tenkaraki ina bae naa eton ee enchan ninche itegemea oleng petumoki atuunisho.

Orele naa olmatundai oshi ekijo yiok, ekeji ndimu. Naa ore eninko teninya idumu intau ake tolchamba nilo niisuj nidung' nindim atipika aironyaki samosa nindim sii ateyierie shai enaa enoshi najo ena naa shai ake nemetii kule indim ateyiera shai nipik majani nironyaki inaare enye niwok. Ketii sii iltung'ana laa keidim ninche ainosa naa eisuj ake niidung' kawaida tenkalem ninya polepole miata araka.

Ore enaa emauai najo ilashumba kejo sunflower naa teniinkor ena mauai ore ena mauai naa ninye oshi itobirieki eilata. Ore pee euni nebulu nepoi aitobir nitobirieki eilata. Nikunari taa nejia.

Ore ena naa esiai eunoto oo spinach. Entoki naji spinach. Adolita ajo etuuno ele airemoni kuna puka enyanak teneoji nepik ilpaipi apik kila esipinach nepik entonata neud olpaip pee eitelelek esiai enye embukokinoto enkare, metaa kebolu ake enkare tewoji nebo nejing imbuka enyanak pookin enkare aitobiiraki naa kitelelek amu mitoki sininye anauro egira anap enkare egira alo abukoki imbuka enyanak tiatua olchamba. Neeku idolita ajo spinach nena natuunoki tineoji.